Ore eunoto enchan naa meisiligai tenkaraki, aa ore enchan na keeta meyioloi enkolong nasha, nemeyioloi enkolong nagwer matajo nai tenesha tolapa leokuni aa nijojo nai matuun intokitin inyi ore tolapa leongwan baada olapa obo nitoki enchan alo netoyu enkop ore petoyu enkop neaku miatata naa enkare nanya naduo tapuka inonok naduo daa nituuno neaku naa eunoto enchan naa hasara alang endankai unore .

Eitanyamala esiai oloingange, enkibelekenyata oloingange siatin oleng tolosho le kopkop a ore enchan tenelayuni enchan, pibelekenya oloingange nelayuni enchan, netoyu enkop neku naa meeta iltunganak enkare le kopikop. meeta irparakuo le kopikop enkare na nabukoki naisho intokitin enye ,meeta enaramatie inkishu oo neku eyawua inyamalitin een orkwak loloingange oibelekenya tenkop e kopikop oleng.

Kanya oshi nanu indaikin e biotisho oleng .tenaa kempuka ,nanya mpuka naingwa oo nneme nolduka ,nanya mpuka naingwaa olchamba direct amu ki fresh naa meeta olchafu. aa ore si enkae tenanya mpuka ashu tenanya irnganayio ,lasima pangas aituku enda ai pooki tenanya .kaituku paa katumoki ateyiera. ore sii esiai oornganayio nemanya aikata irnganayio adungdung itu aituku ,mpaka nangas aituku paa katumoki si ainosa. ore enkae siai ebiotisho ,kayakikisha ajo ore ewuei namanya naa keisafi nemetii enterit nabukbukoki enkare peyie eyau bitotisho sidai.

ore tenkopang naa keyieri inkiri, neitayuni orpul ,neoki motorik a aitaa supu, neoki ,nenyae munono, nenyae irkulie tunganak osarge aa naa lasima si nai peoki shai tedekenya ,nenyai inkwashen ayierie enkum ,nenyae sii ormushele ,neyieri sii nkulie tokitin naji nchapatini aa ore nkulie tokitin neoki suda toonkatitin ,nenyae cabesh, nenyae ,nenyae inkirri amu inkirri duo oleng sanisana aa tenebo orsarge

ore iltungana ore eyieu ropiyiani enye makewon, kees iltunganak ibiasharini enye napaasha, kemir irkulikae ilukunguni, aa nepik irkulikae ilukunguni metaa kemir irmosor lenye, neyieng' sii ninyiang'uni nkiri. neyier irkulikae, neeku keeta irkulie tunganak inare nepik irkulikae inkishu, keeta irkulie tungana nirem ilcampai lenye, ore intasati nemir isaen iaborie enyamali enye makewon.

kaakisha ajo ore esiai naas, naa esiai naayaki faida. amu kangas aipim, naikilikuanisho sii tookuulie tunganak oshi loidipa ataas, najoki amaa ena siai naje tenaa naaji keunore oo mpuka, naikilikuan amaa ena unore kaai kununo keyau faida tenaa keyau asara, kebaa iropiyiani naaitumia, tenaa emirare oosaen, naikilikuan iltunganak oopuo sokoni, kaa faida eyau ena, napik sii esiai ai enkariyiano ajo kaas esiai ayiolo ajo kaata enkae siai.

Kaikilikwan olchore lai ajo kanyamali eeta, ah na kaji ikuna petijing'a atua ena nyamali. Tenaa kenyamali oropiyiani, nayiolou enaiko tenaret tenaa kaata enkidimata naitakinye nena ropiyaiani openy, ashu naji aing'oru iltung'anak nai linkintaas mchango ,ilchoreta lainei olchoreta lenyanak, nikintushul inkuti ropiyaiani, ah nikintoki aret olchore lang' adumu penyo. Neeku ore tenkata enyamali kanyikaki olchore lai, ah namaing'ua, naikilikwan ajo kanyioo naitanyamalita.

Orkijanai oji Richard Turere, oiterua esiai naji iltaai lorng'atunyo. Ore kulo taai lorng'atunyo naa kosola pae oshi itumia, ah peyie neeku kichargi dama apik enkolong' pa ore tenebao enkarie nelotu emisimisi tokuna kwapi nemetii ositima, niloaik teboonkishu peyie, ibooyo irng'atunyo loitanyamala irparakuo oleng',ah teneeku kewarie, neik na teneeku kemisil enkop, neponu irng'atunyo anya intokiting'.

Keishaa neishori ilarikok le kanisa enkitoo sapuk tenkaraki aa orkasi sidai ooasita aa melelek sininye erokorote oltunganak nisulaki elimunoto ororei lenkai tenarishata aa kesotu iltunganak lekanisa ilarikok lekanisa iltunganak, irmembai lenye kanisa neisum ororei lenkai neomonoki sii neibatisa, neomonoki iltamoyia, nepuo abaki nkangitie naanyamal aa neaku kifaa peincho larikok le kanisa tenkaraki esiai sidai naasita.

Orpastai ele ashu orbishop ashu modereta orkitok lekanisa sapuk ogira aomonoki nkayiok kutitik are aa mayiolo kengira nkaik mayiolo kibatisai kuna ayiok ashu egirai ake aomonie kuna ayiok eeta nkuti ardasini naibungita ashu engira kunaayiok apud tata aapik te sunday school arashu ajing enkai kwaya sapuk neaku orpastai ogira aomonoki amayian kuna kutitik ayiok.

Keisidai teniyiolou ajo kaabila e simu igira ainyiang`u naa kitegemea sii olberiri amu keetae isimui nilo ainyiang`u ninchooyo iropiyiani inonok pesho. Aa ore enaduo simu ore olbetiri naa kesioki aishu enkima. Niaku keifaa niyiolou ajo amaa ena simu naa kaabila. Keetae sii enkae toki niyieu ning`orr te simu enaa memory . Keetae isimui naa tenijiang`u ore itipika nkuti pishai ashu nkutik tokitin nesioki esimu ajo eipute. Niaku keji sii ninye ina toki memory naa lazima pee iyiolou ajo kebaa memory nanap ena simu.

keishaa ning'uraki intoiwuo enkerai olchani asiokisioki aton etu ibung' enkerai oloirobi oleng' ,tenaa ang' etii ning'uraki enkerai oleparmunywuo, oskonoi, naa ketae sii irkeek lesipitali, teneeta oloirobi neyai enkerai sipitali nishori irkeek lesipitali tenaa ekeeta naaji oloirobo oibung'a nishori olshani neremi kake ore entoki naaisul naa pishopokini enkerai inkilani nairowua pee irowuaju .

eeta oshi enkata nikitaituo iyiok iropiyiani te bengi ore pee kipuo amonu iropiyiani amu loan apa kiwaita, nisho iyiok ebengi iropiyiani kumok oleng', ore kuna ropiyiani nikiasie biasharani nikinyang'unyie ntare , nikinyang'unyie inkishu, ore amu kesheita apa ina kata nairemushore , natum iropiyiani ore kuna ropiyiani nashukie loan ebata, nashukie kuna olchamba loan neeku duo kuda oontare faida nanoto.

toliki tiaki iyata emasho nijoki karibu oleng' olchore lai ,aata emasho emuratare oongera ntarikini tomon oisiet olapa lee ong'uan, nintoomon oleng' nijoki karibu toongaik pokirare tankarna eyiesu.